Mondo omi ng'ato otim tijni, mokwongo nyaka obedgi puodho maduong' moromo manyalo gero kar ot ma gwen dakie. Mar ariyo, nyaka oikre gi omenda monyiewo godo gwen mobiro pidho. Kendo bang'e, nyaka oikre gi omenda bende mar nyiewo chiemo mobiro bedo komiyo gwen gi odiochieng' ko'diochieng'. Kata kamano, bende nyaka oikre mar nyiewo yath sama nyalo bedo ni gwen oyudo kata obet matuwo. Kendo nyaka oikre mar lwoko kata yweyo kanyo ma gwen gi odake.

Tich mar pith yien sani nigi nengo e alwora kaluwore kod chal mar yamo mosebedo kalokore kuom ndalo mathoth. Ma eki sani, chieng' rieny moloyo kaka koth chuwe. Omiyo pith kata yudo kodhino minyalo pidho tek ahinya. Kendo, mondo omi ipidhe maber, nyaka iikri mar olo ne yien go eki pi eka mondo omi gidongi.

Tiponi tang'o nyarwath mogeng'ne kendo ogerne kanyono eki ma obede kendo kimiye chiemo. Japur oting'o chiemono e lwete ka ochiwo ne nyaroyano e lwete. Kendo king'iyo toke, nitiere nyathino kata jal mochung' ka rango gino matimore.

Pith mar rombe e alworawa itime mana e dala. Maeki luwore gi nok mar puothe madongo minyalo weye rombe kwae. Kendo rombegi eki iketo mana e udi ma osegernegi maber. Kanyono ipidhogi chiemo kendo imiyogi pi modho bang'e ilwoko gande kuonde magidake. Kendo chiemo imanyonegi kuonde mopogore opogore bang'e ipidhogi kanyono moritgie.

Chiemoni en chiemo mamit ahinya, kendo mondo omi ichame, ibiro bare diere kod pala kata gimoro amora mabith. Bang'e, ibiro golo nyaiye. Kendo nyaiyeno ema ichamo. Bang'e, pokla mare inyalo wito kendo ok chamre. Kata kamano, nitie jogo machame to ok muonye. Ma eki mit ahinya kendo ohere gi ji mang'eny.

Odiochienga mokwongo mane atere rombe kaachiel kod diek modho pi modho e aora, nobedo matek ahinya. Maeki kaluwore kod kwan mar diek gi rombe mang'eny mane atero modho pi, kendo ne giringona ahinya kagichomo puoth jalno mawadakgodo machiegni. Maeki nokelona wach kendo bang'e ne aluoro ahinya timo tijni kapod atin.

Tiponi nyisowa nyithi gweno ariyo ma olornegi. Kendo magi eki itiyogodo gi jopur kipidhogi magidong gibed madongo. bang'e inyalo usgi e yudo omenda kendo moko itiyogo e yor yudo chiemo.

Keyo mar oganda itimo kod jopur kendo ipudhogi gande duto e puodho bang'e imoyogi e chieng' ma gitwo kabisa. Bang'e ibiro chwadgi kata iwegi gitwo atwoya magibarre magikone kodhi wuogi. Bang' ka kodhi osewuok, ibiro piedhgi kata ikurogi e yamo mondo omi yugi owuogie manie iye. Bang'e ibiro twegi e ogunde, bang'e alafu iterogi kanyono mikanogie kata kinyalo usgi sechego to itimo kamano.

Mano matimore e tiponi en japur madoyo oganda, kendo otiyo mana gi lwete e pudho buyago ma odonge tie oganda, kendo owuotho e tie yien oganda ko oganda kendo oketo maler eka odhie yien machielo. Maeki osetimo kowuok tung' kucha kendo koro obiro loka yo koni.

Tich mar kayo rabuon itimo e alworawa, kendo bang' kayo rabuongi eki mokuny gite e puodho, bang'e imanyogande ogunde mochwe e yono mabor. Bang'e ibropang rabuon e igi kendo kosepangi mogik thich, bang'e ibrokaw yiende mag rabuon ibaso e wiye, bang'e itwe kod tonde tonde maok nyal pukore oko. Bang'e inyalo kawgi matoka materogi kuondego eki midhiuse kata ne kastembe madwaro.

Mano matimore e tiponi en pengo mar rabuon e ogundni ma bang'e isombo kata iting'o kitero kuonde madwarore. Maeki itimo kendo bang' kosechwe ogunde maboyoboyo. Ipango machop thich alafu gikone ikwoyo dhoge kod tol ma ok wuogi kata matin.

Kaneno tijni taparo kwath mar rombe. Kwath mar rombe en tijno matek ahinya ma kaluwore kod wotho mang'eny ma rombe bedogo sano mikwayogi. Ok gin jamni manyalo bet kumoro achiel machiem achiema sano mikwayogi. Kendo maeki bedoga tich matek ne jokwath maritogi, kendo mondo omi iyud chiembgi be bedo matek ahinya. Omiyo iwuoth awuotha kimanyonegi chiemo kata kanyono maginyalo kwaye maber.

Gino makelo mor maneno itiponi en maua. Mauagi gin maua mabeyo beyo maratong' ma kang'ato oneno to nyalo kelone mor kendo gibeyo ahinya giloso neno maber kendo nyalo moro ji ahinya. Kopogore gi maua gi, aneno got maber mochwere e yono makelo mor ahinya kibet kumoro ineno kendo kaka yiende oti e wi gode manenogi kelo mor ahinya.

Seche mane adonjo e mbui mondo ayud kony, ne an gi luoro ahinya. Maeki kaluwore kod koso ng'eyo mane angodo. Kendo ne aluor ni mago mawacho ok nyabedo kiling'ling' ne an awuon, kendo ne nyalo yangore ma ji ng'e magoeki ma adwaro. Kendo nok atime achiel kachiel, nakwayo mana kony kuom osiepna mondo omi okonya. Maeki nomiya mijing'o kendo nomiyo adhi mbele kod yudo kony e mbui.